Gũĩka ũndũ ũrabatarania wethe gacuba ona nowethe gacuba kanene, ũgatinie mĩena ĩrĩ, ũcoke wethe tĩĩri na bataraitha ũtukanie ona thumu. Wekera tĩĩri waku watukania wega, nĩũgũthiĩ wethe mũtĩ ũrĩa ũrenda kũhanda, ũtinie gĩcuni gĩa mũtĩ ũcio ũke ũhande. Wahanda ũke wĩitĩrĩrie maĩ nĩguo mũtĩ ũcio ũthiĩ na mbere na kũgwata onakana ũthiĩ nacarĩ-inĩ ũmunye tũmĩmera tũrĩa ũhandĩte kana tũrĩa wĩitĩte nacarĩ-inĩ ĩo, ũtũcenjeriw thĩiniĩ wa tũcuba tũu twĩna tĩĩri, thutha wagũtũcenjeria ũgatũitagĩrĩria maĩ o mũthenya na tĩĩri ũcio ũririkane nĩwahanda na thumu kuogwo ũgatuĩka wagũgahanda hau, ũkanjia gũitĩrĩria maĩ nagakanjia kũwata wega na gakũre tĩĩri wĩna hinya kagwate wega. Kuuma hau noũgatware mũgũnda kana kũrĩa kũngĩ ũkwendaga gũgatwara kamũmera kau ũtuĩke wagũgacenjeria hau ũgatware mũgũnda.

Ndona mũtĩ ũyũ wa matunda ndĩrona kũndũ kũrĩa ũhandĩtwo nĩ kũndũ gũtarĩ na maaĩ maingĩ kana gũtarĩ na mĩtĩ mĩingĩ. Mũtĩ ũyũ gũtirĩ handũ ũtangĩkũra ona gwĩtu no ũkũre. Tondũ harĩa ũhandĩtwo nĩ handũ haroneka nĩ handũ haniaru mũno, ona mĩtĩ mĩingĩ gũtirĩ ona nyũmba nyingĩ gũtirĩ. Koguo no ũhandwo handũ o hothe na ũtuĩke wa gũkũra na wagũciara matunda maingĩ. Koguo ndawona ũhana ũguo ngona ona gwĩtũ no ũhandwe na ũtuĩke wa gũkũra na ũciare mũno.

Ũndũ ũyũ nĩ mwega rĩrĩa ũthiĩte thoko ũgakora matunda marĩtwo kũu raini ũgatuĩka wa kũmagura. Matunda nĩ matũteithagia mĩrĩ itũ twatuĩka wa kũmarĩa ona twatuĩka ma kũgũrira ciana citũ, mĩrĩ yao nĩ ĩkoragwo na binya ĩgakũra ĩna binya we ũrĩa kwagĩrĩire ĩgetiria mĩrimũ ũndũ wa kiugo matunda ũcio ũmagũrĩire. Koguo matunda nĩ mega nĩ mathondekaga mĩrĩ ya andũ magima ona ya ciana, ona arwaru tũmatwaragĩra matunda magatuĩka makũbona narua. Koguo matunda nĩ mega nĩ matũteithagia mũno ona mathibitari-inĩ no mateithie arwaru, koguo nĩ mega matunda ti moru.

Iyembe rĩrĩ rĩtuĩkĩte rĩa kubana ũũ nĩ ũndũ wa kĩndũ kĩmwe rĩrĩa kwĩna mbegũ mũno mwiyembe nĩ wendaga kũbubĩrwo. Tondũ mbegũ ĩyo nĩ ĩcinaga itunda rĩrĩa rĩciarĩtwo nĩ mũembe kana mũkondobia. Rĩu mbegũ yaingĩha muno yũkgaga ĩgacina kĩmwena kĩmwe, rĩu ũtangĩbubĩra mbegũ ĩingĩbe nĩ rĩkũbĩa mwena ũmwe. Angĩkorwo ti ũgwo kwĩ magi mathecaga iyembe kana ikondobia rĩu no nginya wũikare ũkĩbubagira nĩ guo ndukone matunda maku makĩbana ũũ nĩguo ũrage tũmagi tũu kana unine mbegũ ĩyo. Tondũ mbegũ ĩkoragwo njũku mũno üũkga ĩcinaga ĩthiĩte narĩu tũmagi tũu no tũru, tũthecaga iyembe rĩrĩ tũgatheca rĩrĩ rĩngĩ no tũthece mũyembe wothe wĩ mũgima. Koguo no nginya wũikare wĩbangĩte na ndawa, na ndawa ya kũbubĩra mbegũ na ndawa ya kũbubĩra tumagi tũu. Nĩguo maembe maku matigatuĩke makũthecwo matigatuĩke makũrwara ũũ marwarĩte kana toũ rĩri rĩrwarĩte.

Kũgayũkania indo gatagatĩ ka mũndu mũrume na mũtumia ĩ nĩ gũkorwo mũndũ mũrũme nĩwe kĩongo kĩa mũciĩ kana bingo ciothe nĩwe akoragwo atongoretie bandũ. Tarĩu tuge mũciĩ mũtumia nĩ agura mbũri nake mũthuri nĩ agura ng'ombe gũbatiĩ gũtoba tũiganane ng'ombe ĩyo ĩtuĩke nĩ yatuĩka ya mũtumia kana nĩ yagĩa ng'ombe nyingĩ kana mbũri nyingĩ kũmbĩtũka. Kũrĩ bingo ndĩrĩtua ciothe nĩ ciakwa tondũ onake no wakwa. Koguo kũgayũkania bau nĩ bega. No gũtirĩga gũthiĩ akabĩtũka mũthuri aca tondũ muthuri nĩwe mwene maũndũ mothe, ona angĩmũbĩtũka akorwo na nyingĩ atĩa ciothe no cia mũthuri tondũ oanake no wa muthuri ũcio.

Kwĩyandĩkithia gũthecwo cindano ya COVID nineteen, wathiaga thibitarĩ ĩrĩa ĩbakubĩ na we ũkathiĩ ũkeyandĩkithia. Kuma bau wathiaga na kĩbandĩ ũkeyandĩkithia ũgakorwo na ũũ waku na ũgathiĩ gũthecerwo. Kuma bau magakwĩra rĩrĩa cindano igatua gũka ĩ thimũ yaku nĩ ĩgũkũretera ndũmĩrĩri ũbatiĩ gũgoka gũthecwo rĩ. Ndũmĩrĩri yoka nĩ wathiaga ũgathecwo na ndũmĩrĩri ĩngĩ ĩgoka ya gũkũĩra nĩ wathecwo na rĩrĩa ukathi gũthecwo cindano ĩyo ĩngĩ. Koguo nĩ wathiaga ũkathecwo ndũmĩrĩri yoka ya gukũĩra nĩ ũkathecwo cindano ĩngĩ yakinya onawe mũthenya ũcio ũkathi ũgathecwo na ĩgakwĩra ũkathi gũthecwo ya gatatũ rĩ no kathi thibitarĩ ĩrĩkũ. Koguo nĩ twathiaga tũkeyandĩkithia na tũkathi na mbere na kũthecwo ũguo nĩguo twekaga.

Watuĩka wakũthii thibitarĩ, nĩũthiaga na kabuku gaku, ũkathii ũgatarĩria kũrĩa ũrwarĩte magĩkwandĩkagĩra onao makĩandĩkaga kĩbukuinĩ kĩao makoragwo nakĩo ,marĩkia gwĩka ũguo, na kwandĩkĩrwa kũrĩa guothe ũrwarĩte ũkandĩkĩkĩrwa ndawa, na wĩrwe kũrĩa ũkũthii kũgũra ndawa kana kũrĩa ũkũthii kwetha ndawa, kumania na hau matigagwo magĩkĩra mĩtamboinĩ yao ya thibitarĩ atĩ kuma na mũndũ mũrwaru kũu na nĩtwamwandĩkĩra ndawa ĩno na ĩno ,mekĩra macininĩ ciao, kaũndũ kao gatĩngĩbutĩka ,kwoguo ona rũcio woka nĩmakamenya ona ira ũrarĩ ogũkũ, mũthenya ũcio ũngĩ woka nĩmakamenya nĩmakũthondeku maita merĩ kana mathatũ.

Kĩndũ kĩa mbere kĩrĩa gĩbatairwo gũkorwo gĩkĩrorwo bamba ĩkĩgethwo mũgũnda nĩbarĩa ĩgũkorwo ĩgĩkĩrwo, ũcoke ũrore mũtui, kana ũrĩa aramĩketha onake ũrĩa abana. No nginya akorwo mũtheru, njara ciake ikorwo itheru na bamba ĩyo yagethwo ĩgĩkĩragwo. Kumanagia na bau ĩkuo yumĩrio mũgũnda ũcio, ĩtwarwo ngari-inĩ, ĩtuĩke ya gũbokerwo. Marĩkia kũgetha bamba ĩo yothe mũgũnda ũcio, ĩtuĩke ya gũbokerwo ngari-inĩ, ĩtuĩke ya gũtwarwo kũrĩa ĩbatiĩ gũtwarwo ĩgathondekwe, nĩguo ĩtuĩke bamba ĩnyitanĩte yothe. Ĩtwarwo macini-inĩ ĩthiĩ ĩthondekwo yothe, ĩtuĩke bamba ĩnyitanĩte. Kumanagia na bau ĩtuĩke ya gũtwarwo thibitarĩ, ĩtuĩke ya kwanjia kũhũthĩke.

Ũndũ wa mbere thirikari gũtiĩ o na ũndũ ũmwe ĩteithagia andũ, ũboro wĩgiĩ ũgĩma wa mũĩrĩ. Kuma rĩrĩa mathengutirie ũrigitani wa tene wa NHIF, marareta ũyũ mareta wa SHA, gũtiĩ ũndũ o na ũmwe ũrathiĩ na mbere, tondũ wathiĩ thibitarĩ ũrerwo wĩyandĩkithie SHA ĩyo, ũkerwo ũmĩrĩbĩre, kũma bau wathiĩ thibitarĩ gũtirĩ kindũ ĩngĩkũrĩbĩra na gũtiĩ ũndũ ĩngĩgwĩkĩra, tondũ ũgũthiĩ ũcanjwo ta ngiri ithano, kũrĩa ringĩ ũkomete thibitarĩ, ngiri icio ithano mekũkũrĩbĩra magana matano kana ngiri ĩmwe, kogwo nĩmathengutirie nĩ mathengutirie kĩndũ kĩarĩ na bata mũno, gĩagũkorwo gĩkĩrĩbĩra andũ maingĩ, kana gĩgĩthondekithia andũ maingĩ thibitarĩ. Magĩthengutia NHIF, ĩyo nĩ yo yateithagia andũ, wathiĩ thibitarĩ nĩ ya kũrĩbagĩra ndawa ciothe irendeka, igakũrũgamĩrĩra, no ũmũthĩ ũyũ andũ maingĩ nĩtamagiĩkaga, tondũ wathiĩ thibitarĩ ũtarĩ na SHA ĩ no, wa mbere ndũngĩthondekwo. Kĩndũ gĩa kerĩ, o na wĩ nayo nduona ndawa, kogwo gũtiĩ o na ũndũ ũmwe ĩteithagĩrĩria andũ, ũthĩyaga ũkandĩkĩrwo, ũkamenya kũrĩa ũgũthiĩ gwetha mbeca cia kũgũra ndawa.